Ũndũ ũrĩa ũrahanĩka haha nĩ ũhandi wa mbegũ ũkona ciũmbĩkĩtwo handũ tĩri-inĩ cietereire kũmĩraa nĩguo cituĩke mĩmera gũteithia andũ na mĩmera ĩgũtuĩka irio kana mahuti ma ng'ombe ũguo nĩ ũndũ ũthiaga na mbere mĩgũnda-inĩ ya arĩmi mĩkĩone maciaro.

Haha nguona nĩ mahũa meho ma mĩthemba ĩrĩ, mahũa maroneka nĩ mathaka o biũ tondũ mahũa maya ningĩ nĩmatũmĩkaga ta gũthakaria kũndũ, gũkorwo makĩheanwo hingo ya mĩthenya ya arĩa mendaine, kaingĩ nĩ matũmĩkaga ningĩ gũkĩendio ũgũo nĩ maũndũ , mahũa mangĩteithia andũ kuona baida, na gũkorwo mathakarĩtie marĩa matũrigicĩirie, na maũndũ ma mũciĩ ũgakorwo ĩthakarĩte wega biũ.

Kĩndũ kĩrĩa nguona haha nĩ maaĩ. Na nĩ makĩhũthĩkaga na maũndũ maingĩ. ũndũ ũmwe nĩ ũtheru. Kũiga ũtheru nĩguo ũgĩkĩrĩte maũndũ tondũ ũtheru nĩguo ũgĩkĩrĩte maũndũ mothe, mũndũ e mũtheru maũndũ makoragwo magĩrĩire. Maaĩ maya nĩ matũmĩkaga kũrĩma. ũguo nĩ kĩndũ gĩteithagia marĩma indo cia mbiacara ta karati, nyanya ũguo magakorwo hingo ciothe nĩ marathiĩ na mbere matagũtegemea mbura kana source ĩngĩ yothe ya maaĩ. Maaĩ ma kwĩyenjera nĩ makoragwo makĩmateithia.

Kĩndũ gĩkĩ nguona haha gitagwo mbera, na nĩkĩrĩ ng'ano nyingĩ rũrĩrĩ-inĩ, ningĩ aingĩ nĩ matũ mamĩtũmagĩra tarĩ matunda marĩkia kũrĩa nĩamũ matunda marĩ bata mwĩrĩinĩ. Nĩ matũmĩkaga kuongerera thakame na gũteithia maũndũ-inĩ mangĩ ma gũthĩa irio. Kĩndũ gĩkĩ ningĩ gĩtirĩagwo makĩria tondũ nĩ gĩgũtuma andũ makĩũmĩrwo nĩ bata ũguo gĩkarĩo na gĩthimo, alafu nĩ njiguĩte warĩa no nginya ũkinyua maĩ nĩgetha ũkorwo nda yakũ ndĩgũkũrehera thĩna.

Kĩndũ gĩkĩ gĩgwĩtwo mĩraa kĩmenyagĩrĩrwo na njĩra tafauti tofauti, kuuma kĩrĩ mũgũnda-inĩ no nginya gĩrĩkĩrorwo wega nĩgetha gĩgĩtwĩke nĩgĩkuumĩra mahuti macioí wega. Ũndũ ũmwe ũgĩtũmĩkaga ũroona haha nĩ kũheeo maĩĩ akorwo maĩĩ hingo ciothe nĩkĩronana namo mũthenya wothe kũrĩ riua kana kũrĩ mbura, gĩatigwo hau nĩgũkorwo kĩohetwo na mahuti nĩgetha gĩtigakĩũme kamũiria gĩgĩkinyĩte thoko na gĩgatwarwo ihenya o mĩtũkĩ nĩgetha arĩa maragĩtũmĩra na kĩrĩ o ngirini o ũguo na kĩrĩ na maĩĩ.

Maũndũ mamwe ma kũngenia haha ngĩona nyeki nĩũndũ nyeki gũkũ gwitũ nĩĩtũmĩka ta irio cia mahiũ, mahiũ magakorwo nĩmarona gĩa kũrĩa magatuĩka nĩmegũteithĩka, na magakorwo nĩmegũteithia andũ na njĩra ya kuuma iria. Nyamu iyo nĩĩteithĩkaga ningĩ kũhumbĩra tĩri ndũgakorwo wa nĩũrathiĩ na na mbura hingo ĩrĩa gũkuura. Twĩkaga gũthakaria handũ hakonekaga nĩ handũ haikarĩte wega. Andũ ningĩ nimahurũkaga haha nyeki-inĩ hagakorwo nĩ handũ megũkorwo mahurũkĩtie mĩĩrĩ ĩyo magakorwo maikarĩte wega.

Ũndú ũmwe nguona ũgĩthiĩ nambere haha, nĩnguona he mahũa mahandĩtwo, mahũa mahandĩtwo mũraini-inĩ, mũtaranda-inĩ me ta rũgiri. Ngona hena mĩtĩ ya mũthemba wa, ingĩ irũgamĩte hau kando ũguo nĩ ya kũnyitĩrĩra tĩĩri ndũgagĩthiĩ makĩria, na ngona hau hena njĩra ĩrĩho, ngona kũũrĩa mbere kwĩna mĩtĩ mĩingĩ biu, koguo kwĩ na gĩthaka hakuhĩ, na ngona kwĩ na ngirininyingĩ ũguo nĩ kũndũ kwĩ na mĩmera na kũndũ kuraga mbura, nĩgetha mĩtĩ ĩno ĩgĩkorwo ĩkĩhana ũguo, na ngona kana he na njĩra ĩtũmĩkaga nĩ andũ kũgera, oguo nĩ handũ hena andũ maikaraga hakuhĩ.

Ũndũ ũyũ wĩ haha nĩnguona nĩ ũrĩithi wa mahiũ kana ng'ombe. Ng'ombe ĩyo nĩĩkuoneka nĩ ĩirigĩirwo handũ heega, handũ haha hahũrĩitwo mbica nĩhakuoneka nĩ handũ ha gũkamĩra. Nĩ handũ hagayanĩĩtio nĩũndũ ng'ombe ĩgĩtua gũkamwo ndĩkagiyane na, ta rĩngĩ okorwo gũũkũ gũkoragwo na mahiũ mangĩ matigaakorwo makĩgiyana. Ningĩ ũrĩithia ũyũ, ũndũ ũyũ wĩĩkagwo na bainda ya gũkorwo mũndũ ũyũ nĩakwendia iria na akoona mbia, kana ningĩ ng'ombe ĩyo no ĩtũmike no amĩtũmire kũmĩendia angĩkorwo na gathĩĩna ka hi na hi, na akorwo nĩ mũndũ ũgũteithĩka. Gatũmĩkaga ningĩ ta kuonania ũtonga wa mũndũ, ũguo mũndũ wĩ na indo nyingĩ no akorwo akĩrĩithia nyamũ ici na akorwo agĩikara ta mũndũ wĩĩbangĩte na kũigithia indo ciake mahiũinĩ.

Ũndũ ũmwe ngwĩciria ndona haha nĩ nguona he na ũrĩmi wa ndũma, ndũma iria cirĩmagwo kũndũ kũrendekana maaĩ maingĩ yaani kĩanda kĩ hakuhĩ na maaĩ handũ ũkĩenda gũkorwo ikĩrutĩrwo wĩra kaingĩ. Ta rĩu haha nĩ ũkuona hena maria maingĩ marekereirio, kũguo nĩ handũ hagũkorwo hakĩagĩrĩirwo kũrorwo na hakorwo mũgũnda ũcio nĩ watungatĩrwo wega, nyamũ icio cirarĩmĩrwo wega cigekĩrwo thumu nĩamu cigethagwo cikendio na cigatuĩka nĩ ciateithia ũrĩa ũrarĩma na mbia. Mbia cingĩtũmĩka gũĩka o maũndũ maingĩ. Ũguo nĩ ũrĩmi ũrathiĩ na mbere haha.

Ũyũ wĩ haha nĩ ũrĩmi wa ndũma na maũndũ marĩa ndagereire rĩa mbere nĩ gũkorwo ũkĩrigwo ũrĩa nyamũ ĩno ĩhandagwo nĩ amu tondũ gĩko no nginya ũrĩkĩgĩa haha kũnoga no nginya ũrĩ noga nĩ amu nĩ wĩra wendaga hinya wa mũndũ. Ũgakora nĩ kĩndũ tondũ nĩ handũ hena tĩri mũigũ kana ndoro no nginya ũrĩgĩa gĩko. Ũkorwo nĩ ũndũ no nginya ũrĩtũmĩra hakiri nĩ amu no nginya ũhande mweũ ũrĩa wagĩrĩire nĩ gethga ũkiumĩre ndũma ũrĩa size nene na kĩndũ kĩngĩ teithia mũndũ.

Kĩndũ gĩkĩ nguona haha tarĩ mbarĩki, na matũmĩrĩre yayo nĩ mĩritũ to nonginya ũrĩgĩkĩhaimba mũtĩ igũru ũtue, kana ũtũmĩre mũtĩ mũraihu wa gũtua nĩguo wĩtagwo borio. Kĩndũ gĩkĩ marĩa ũgeragĩra ũkĩgĩtũmĩra no nginya ũrĩũmithia mbegũ ici, nĩgetha cikarangwo kana cihiũhio na kĩndũ na cigĩthĩo na cihihinywo nĩgetha ciume maguta marĩa matũmĩkaga ma mbarĩki, nĩmo metagwo, matũmĩkaga ningĩ ta kũruga kana gũĩka o maũndũ ma ma bata. Nĩamu maguta macio megoro mũno nduka-inĩ.

Ũndũ ũyũ wĩ haha ũrathiĩ na mbere nguona nĩ ũhei wa mimera maĩ, mĩmera ĩtagwo spinanch. Ũndũ wa mbere ndagereire haha nĩgũkorwo ndakĩrĩ mũnini nyamũ ĩno ya gũitĩrĩria maĩĩ noĩkorwo ĩ nditũ he mũndũ mũnini ũguo nĩ kĩndũ gĩ gũkũremera nokerwo ũgĩitirĩrie nomenyereri mũnene ndũgagĩkorwo nĩũkunanga nyamũ iria cikĩhandĩtwo, akorwo nĩ kĩndũ wĩra ũgũkorwo na mĩnoga tondũ no nginya ũrĩkĩgĩĩra maĩ handũ hanene, ũguo gũkorwo no ngĩnya ũrĩthiĩ handũ hanene ũgĩitĩrĩria mĩmera ĩyo maĩ, nĩgetha yagĩre.

Ũndũ ũyũ wĩ haha nĩ ũrĩmi wa thũkũma nicio citũmĩkaga gũkũ icagi-inĩ nĩngĩ maita maingĩ ta gĩtoero kia ngima kana irio iria cingĩ, kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ bata mũno tondũ nĩkĩheaga andũ vitamin iria citeithagia kwĩgitĩra kuumana na mĩrimu. Nĩ kĩndũ gĩtũmĩkaga nĩngĩ ta mbiacara nĩngĩ ũrĩa ũhandĩte nyingĩ nĩegũkorwo akĩendia. Agakorwo akĩendiana akona bainda oho agakorwo nĩ mũndũ ũraheo ũmĩrĩria na agathiĩ na mbere na ũrĩmi ũyũ

Ũndũ ũrĩa wa mbere ũrathiĩ haha na mbere nĩ nguona hena mĩgũnda ĩgayanitio wega, ĩgatemwo mĩtaro na ĩgathimwo na rũrigi. Gũgacoka gũgaitwo thumu, thumu yaani irũndo irũndo, o ũndũ wũiganaine, haha nguona hena handũ hakĩtwo wega nĩyo ĩtagwo green house ĩna kĩ, ũguo hena ũrĩmi ũguthiĩ na mbere wa indo cia bata nyamũ-inĩ ĩno ĩrigicĩirio ũguo. Ngona hena hena itingĩ cirũgamĩte cia kũnyitĩrĩra maratathi macio magitĩte.

Ũndũ wa mbere ingĩruta mũndũ gũika ũndũ ũyũ no nginya akorwo eharĩrĩĩrie na mbia, mbia cia kũgũra macini ici yaani plastic ĩki ĩno container ĩno ya kũruta wĩra ũyũ. Akorwo eharĩirie na tĩri mwega, tĩri mũnoru na kana akorwo na thumu, akorwo na ndawa cia kũhuhĩrĩria nyamũ ĩno. Mĩmera ĩno nĩgetha ĩkinyanĩrie ikĩro cia thoko na nĩgetha andũ mona mũmera ũyũ makorwo makĩenda kũũgũra. Akorwo eharĩirie na ũruti a wĩra tondũ haha hekwendekana wĩra mũingĩ, wa gũcihe maĩ, gũcirora, na akorwo aciakĩire handũ cigũkũra wega citekũgio nĩ riuwa kana hena riuko rĩingĩ kana mbura nyingĩ, kĩoguo hakorwo cirakũra handũ hena ikĩro iri ingĩigana, yaani handũ hangĩcontrũrwo nĩgetha akorwo cikiuma ũrĩa kwagĩrĩire.

Ũndũ wa kũngenĩa haha nguona nĩ ũrĩmi wa irio. Irio iria cigĩtũmĩkaga gũkũ makĩria-inĩ mĩciĩ-inĩ kũrĩo. Nĩ nguona he waru, ngona he mbembe, ona kũrĩa mbere kũrĩ na thara, thara nĩ ũtũmĩkaga kũrĩo nĩ mahiũ, mahiũ magakorwo nĩ mateithĩka na magakorwo nĩmaruta iria. Nguona hena mĩtĩ ihandĩtwo kũu, mĩtĩ ĩrĩa ĩtũmĩkaga ningĩ ta ngũ, kana gwatũrwo mbaũ kana ningĩ nĩ ĩtũmĩkaga gũteithia na kũrehe mbia, nĩamu nĩ ĩkiendio mbaũ kana ngũ. Nguona hena marigũ me hau, marigũ marĩa matũmĩkaga ta matunda kana kũrugwo. Ngona hena mũgũnda ũroretwo wega, mĩtĩ ĩhandĩtwo wega kũgirĩrĩria tĩrĩ gũthiĩ na kĩguũ. Ũgakorwo nĩ ũrĩmi ũbangĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩĩre. Mbembe iria citũmĩkaga kũrugwo na cigateithia andũ, cikarugwo ningĩ ta gĩtheri kana kũhĩhio, kana ta mũtungo, kana ningĩ nĩ ciigagwo niũndũ wa gũtũmĩka thuthainĩ rĩrĩa gũgĩkoragwo na thĩna wa irio. Gũkorwo nĩ maũndũ mabangĩtwo wega ũrĩa kwagĩrĩire.

Maũndũ marĩa mokaga ndona mbica ĩno ngona nĩ, hena mĩthemba ĩno ya matunda ĩtukanĩtio hamwe hĩndĩ ĩrĩa ĩkũrĩo. Ũyũ ona nĩ wĩra ũrutĩtwo wega, ĩgabangwo wega iharĩrĩirie gũkorwo ĩgĩteithia mwĩrĩ wa mũndũ na vitameni iria irigagĩrĩria mũndũ kuumana na mĩrimũ kana maũndũ mangĩ ma gũteithia mwĩrĩ ũkorwo wũikarĩte na hinya.

Maũndũ ma kũngenia marĩa ndĩrona haha nĩnguona hena mũciĩ wũirigĩtwo wega, wũirigĩtwo na waya, ũkahandwo mahũa, yaani rũgiri rwa mahũa, hakahandwo mũti wĩ hau, mahũa makahandĩrwo taĩri-inĩ mairigĩirwo wega magakorwo mahũa mathakarĩtie mũno. Handũ haha nĩ kĩrĩa kĩngenagia nĩ atĩ, mũndũ no ahũrĩrwo mbica ĩkuuma wega akorwo muciĩ ũthakarĩte makĩria andũ magakorwo makĩĩrirĩria gũkorwo marĩ a mũciĩ ũcio. Agakorwo nĩ mũciĩ nginya mĩtĩ ĩno nĩ ĩgũteithia ningĩ kũrehe rĩera rĩega, mahũa maya namo marĩ na mũnungo mwega, ũguo mũciĩ ũgakorwo ũkĩnunga wega guothe.

Maũndũ marĩa ingĩendekithia haha nĩ gũkorwo maũndũ maya makorwo magĩĩkĩrwo thimũ-inĩ ũndũ andũ othe matua kwandĩka nĩmegũkorwo magĩkinyĩra andũ aingĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ta Facebook ũgũo kana Instagram. Andũ magakorwo makĩmenya hena ũhoro mwega ũrathiĩ na mbere wa andũ megũikarania na megũtũrania. Nĩngĩ gukorwo atĩ matigũkorwo makĩrĩhia mbeca nyingi cia kwandĩkithia nĩgetha andũ othe makorwo mena ũhoti wa gwĩka ũndũ ũcio.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo na kwanjia kũmenya harĩa ũgwaka nyamũ ĩno ya green house. Ũgakorwo wĩna matirio maratathi macio. Ũgakorwo wĩna mbito cia kũrũgamia, ũgakorwo ningĩ wĩna mĩberethi ya gwaka, yani ya gwĩkĩra maĩ, ũgakorwo wĩ na handũ wĩ na, wĩna andũ a kũruta wĩra, tondũ haha hakwendekana wĩra mũingĩ. Na makĩria ũgakorwo na mbia nyingĩ, tondũ haha ona mbia nĩcigũgĩtũmĩka. Ũgakorwo na handũ wĩna aruti a wĩra, ũgakorwo ningĩ wĩ na thoko, nĩ amu ndũngĩkĩrĩma mbere na ũtarĩ na thoko njega. Na ningĩ thoko ĩgũgũteithia gũcokia hathara na bainda, yani, ĩgũkorwo nĩ ĩgũkũhe bainda.

Maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gũĩka, no nginya ũkorwo wĩna mũndũ ũngĩenda gũikarania nake, othe makorwo makinyĩtie mĩaka ĩnana, na othe makorwo nĩ andũ maiguanĩte. Okorwo nĩ andũ mekĩte ũhoki, nĩgetha maheo marũa macio, ũkorwo nĩ ũndũ ũtangathĩtwo ta kanitha-inĩ ũguo kana igoti-inĩ, kana hena mũndũ ũngĩgirĩrĩria maikaranie hamwe. Gũgakorwo ningĩ nĩ megũkorwo makĩendekana gũkorwo hena mũrũgamĩrĩrĩ yaani ũrĩa warĩ ho ũhoro ũcio ũkĩhanĩka wa ũhiki, nĩ getha akorwo agatũmĩka eta mũira, ningĩ kũngĩgakorwo nĩwe ũkorio kiũria. Hakorwo ningĩ no nginya makorwo magĩthiĩ mbere ya njanji kana mũhunjia nĩ getha makĩnyitithanio nĩ getha maheo maratathi macio, nĩ getha makorwo ningĩ marũa nĩ mekũheo marũa ma gũikarania me andũ agima.

Haha hena ũndũ wa ũrĩmi, na hena mĩena ĩrĩ ya gũkorwo ũkĩenda ũndũ ũyũ na wakorogwo ũkĩmena, nĩjũĩ hena ũndũ wa gũkorwo ũkĩenda, tondũ haha nĩ hekũonekana hena ũrĩmi wa nyeni kana thũkũma, nyamũ ici nĩ cirĩ bainda nyingĩ mũno naĩmu nĩ cirĩagwo nĩ andũ ningĩ okorwo nĩ ũkũrĩma nyingĩ ũkorwo nĩ ũkwenderia andũ. Ũndũ mũru wĩgiĩ ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo hena mĩnoga, gĩko no nginya ũrĩ kĩgĩa ningĩ no ũgĩe hathara irio ciaku gũthũkĩra mũgũnda, kũiyo, gũthũkio nĩ nyamũ cia gĩthaka kana gũkorwo thoko ti njega ũgakorwo ũkĩendia hathara nogakorwo ndũna cokia mbia iria waigĩrĩire hau ũrĩmi-inĩ ũcio, ũgakorwo ningĩ nĩ kĩndũ gĩngĩkũraga ngoro, kana gĩgũthondekere ngoro na mbia kana hathara.

Ũndũ ũrĩa haha ũrahanĩka nguona karĩ ũharĩria wa mũgũnda. Ũharĩrĩa ũyũ wa mũgũnda gũkũ wĩkagwao na njĩra ya andũ gũtũmĩra ma thururu, kana icembe, na mabanga. Banga nĩguo ũtũmĩkaga wa mbere gũtheria manyamũ macio maria marĩa marĩ hau igũrũ, nĩngĩ hagakorwo hagĩtũmĩka thururu. Thururu ĩgakorwo nĩ ĩgũcimba cimba kũu, tĩri ũcio ũgakorwo nĩ waurugwo na icembe narĩo rĩgakorwo nĩ rĩatũmĩka gũtema marima marĩa marĩtũmĩka kũhanda, kana ningĩ andũ magĩkorwo mena mbia nĩmagũraga ndawa ya kũgirĩrĩria ria rĩu rĩrĩ haũ rĩkoma. Magakorwo ningĩ nĩ mekũrĩcina kana nĩ mekũrĩma, magakorwo nĩ mahũthia wĩra wa kũrĩma. Magacoka magagĩtema marima makĩhũthĩra thururu kana icembe, thutha ũcio nĩ megũgĩkorwo makĩhanda mbura yakũa.

Ũndũ ũyũ nĩ ũhandi wa mĩtĩ ũrathiĩ na mbere haha. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ nĩ ũtũmĩkaga, mĩtĩ ĩno nĩ ĩtũmĩkaga ta kũnyitĩrĩra tĩri, tĩri ũka , ũgakorwo ndũgũthiĩ hingo ĩrĩa gũkura mbura nene ya mũtherero. Nĩũtũmĩka mĩtĩ ĩno ningĩ ĩgatũmĩka tarĩ ya kũgucia mbura rĩrĩa yaneneha makĩria, ningĩ ĩngĩneneha makĩria ningĩ nĩ ĩtũmĩkaga ta kuunwo ngũ, gũthũo mbaũ, mbaũ iria cingĩtũmĩka gwaka mũciĩ kana gũkĩendio nĩgetha mbia cikĩonekane. Gũgakorwo nĩ kĩndũ gĩthakaragia matũra na gukorwo kwĩna rangi wa ngirini na gũgakorwo nĩ kũndũ gũikarĩte wega makĩria.

Irio icio ciharagĩrio mbere na kwamba gũthambio. Ugakorwo wĩna kĩndũ gĩa gũkarangĩra ta rũgĩo kana pan. Ũgakorwo wĩna mwaki mwega, mwaki ũtegũkũgia. Ũgakorwo hena cumbĩ, cumbĩ tondũ no nginya urĩgĩtũmĩka haha na tũmaguta tũnini. Ũgakorwo rĩngĩ wĩna mathaa ma kũruta wĩra ũyũ tondũ nĩmegũkua mahinda maku. No nginya weterere indo icio cikĩhore nĩgetha cikĩrĩke tondũ warĩa ciĩ hiũ no cigũthũkĩre na ci gũ guteng'erie mũno na no nginya na no cikũrorie nginya thibi .

Haha nguona karĩ nyama cianĩkĩtwo mũkanda igũrũ, nyama cicehũrĩtwo wega mũtaranda wega. Nĩ getha cikĩũmĩre cigĩite maaĩ nĩ getha cikorwo nĩ nyama cikũigwo kahinda kanene citegũthũka. Na maũndũ maya mekagwo kũrĩa kũrĩ na ng'aragu nene, ĩĩ gũgatuĩka nyama citikũra cigakorwo nĩ ciagwo wega na ningĩ kũngĩ nĩ citagĩrĩrio cumbĩ nĩ getha maaĩ macio makiume ihenya.